An ahero NPK,kendo PK, NPK ema katiyo go e cham tayudo kabedo gi nyak mobup kendo odumba timo maber Bang'e ka asetiyo gi NPK,koro omiyo an NPK no ema ahero kendo aneno ka ber gi puotha

Gima kelo mor ka en ni cham kata puodho ni en ni hali maber kendo puodho ma dhi timo maber kaka onenore gi sani kendo kinene en puodho man gi ngima maber kendo yuto mari dhi bedo dhi bede yoo mamalo kendo wuon puodho ni dhi yudo cham maber kendo odhi kayo cham mobuk ma oa maber ahinya.

NSSF tiyo ni ka itiyo sama pod ondiki kendo itiyo maybe ondiki itiyo e sirikal to nitie chudo moro ma jo NSSF kawo to pesa ni gikao kowuok e chudo mari mar dwe ka dwe to pesani ikao mondo chieng' moro ka isewetich kata ka iseritaya to iyalo mii pesa ni mondo mii okonyi e ngimani ma bang'e kata ngimani ma bang' ka iseritaya omiyo pesani ichokoni go dwe ka dwe mondo obed mobup koro ka chieng' moro iseritaya to inyalo yudo gimoro kata inyalo yudo omenda moro ma inyalo chuowe lweti ka koro okiyudi omenda no manichuli dwe ka dwe.

Nitiere chenro mopogore opogore ma inyalo yude hola, kendo nitiere kembe mopogore opogore manyalo miyi hola, bengi mopogore opogore manyalo miyi hola kaluwore gi kaka ikeno kodgi kata kaluwore gi kaka itiyo kodgi kata itimokodgi ohala nitiere kembego mabende miyoji hola kokalo eyor mbui mago ma ok oyangore ayanga, kendo gin jogo ma gimiyi amiya hola ka gin gi yie ni chieng' moro inyalo duoko negi kasto be nitie kembego mabe ong'ere ayanga manyalo miyi hola mondo mi ichak ohandi kata mondo mi ichak ohandi mar internate.

Nyingi inyalo mana rucho kae CRB ka ichulo gope ma in go kendo ka jogo ma ingi gopegi isechulogi gopegi to inyalo nyisi kata inyalo kwayogi mondo gimiyi otas manyisoni isechulo gopegi kendo gin ema ginya golo nyingi e CRB ka gisemiyi CRB clearance certificate to koro nyingi koro oruchi kendo ogol e CRB.Koro jogo manyalo, kaka inyalo golo nyingi e CRB en kokalo chulo gope main go kendo jogo ma in gi gopegi kose, kisechulogi gopegi to gin ema gigolo nyingi e CRB kendo gin ema gimiyi certificate kata kalatas mawachoni kro nyingi ler kendo ionge gi gowi moro amora kodgi

Ma en tich mar keyo kendo ma koro ma en oduma makoro oseromo keyo, kendo koro onego bedni iridhe kendo ritho en tijno ma ka japur timo ka en gi chuny mamor nikech koneno ka odumbe kata cham ma oketo epuotho otimo maber, kendo en gi yuto maber. Koro gima biro e pacha ka en kaka odumano miridho kendo odumano koro oseikore kendo igole e puodho kitere pacho mondo mi osuse. Bang' suso to imoye kasto ka ose moye to inyalo kane kata inyalo tere chiro.

Endalo mokalo yudo tijni e aluorawa ne bedo matek kendo ne en tich ma ok tim e aluorawa to tinde ndaloni aneno ka ji osechako tiyo gi jo kambini kata kembe machalo kama ka go order go kata ka giluongo go gigo ma gidwaro mondo mi okelnegi e utegi kuonde ma gidakie kaok giwuotho mondo mi gidhi gimany chenrogo kata gigo ma gidwaro. Omiyo tijni en tich makoro sani osechako bedo gi miyumo kendo osechako bedo gi joma ng'eny madwaro ni mondo mi okel negi gik ma gidwaro kata gik ma ginyiewo machalo kaka chiemo mondo mi okelnegi kuonde ma gidakie.

Ma en kar jot mar kambino kata duol no mochung'ne weche mag tudruok e pacho ka, kendo ma en duol marango kaka tudruok mag yore mag mbui, tudruok mago mag nyakalondo kod tudruok kata mago mag ong'we yamo to itayo nang'o e pachoka, kendo gin ema gichiwo lai kata chenro kaka weche mag tudruok onego obed ni itimo kata itayo e pachoka

Gima biro epacha gin wechego mag madho ndawa kata mag fuong'o ndawa kendo ma en kambino ma loso ndawa kendo mochung' ne loso kata chenro mar loso ndawa mong'ere kaka British American Tobacco. kendo ma en kar jot margi mano mayudoree e boma ma Nairobi. Kendo gin e kambino ma otelo weche mag loso ndawa kendo loso mano e weche mag ndawa e pacho ka.

Gini ne ithoro ti kode kaka yath kendo en gima ne kane okiki gi yedhe mamoko to ne inyalo ti kode mar thiedho tuoche mopogore opogore. Kasto mar ariyo ne en gima mit kendo en gima nigi sukari maji nyalo nang'e kendo jomoko nyalo kawe to wiche kata e makati kasto gichame gi makate omiyo gini en mor kich kendo en gino mamit ahinya ma inyalo cham achama kinang'o kendo inyal ti kode kaka yath ka iriwe gi yedhe mamoko mondo mi ji okonyre kode.

Gini iloso e aluorawa ni mokuongo nyaka ikuong iik lowo maber. Ka iseiko lowo ma ipuro lowo mayom ipuro mokuongo ka isepuro kasto ichako iyoro lobno ma iik lowo mabed mayom. Bang'e to ikawo koth alotni mane iketo e seedbed mochopo esaa makoro inyalo migi kata inyalo tim negi transplanting kasto iterogi e puodho mane iseloso mayom cha to bang'e ipidho gi kasto bang'e ndalo manok to ineno ni igonegi yath kendo iketonegi miyogi gino ma owinjore kaka pi, iolo negi pii kaka diere mag oro kendo giyudo pi maber. Bang' dweche moko nyalo bedo ni oseikore kaka koro wanenoni kendo en gino ma inyalo kaw kata inyalo kaa mater echiro ma ng'ato yud yuto mar omenda.

Gima biro e pacha ni ma aneno ni en duka kendo en dukano ma ng'ato goye ohala matindo tindo kendo kae ouso gik oko matindo tindo ma deone konyalo konyorego kendo madimi onyal dhi mbele gi maishane . Aneno ka ouso rabolo, kendo mano rabolo mar sweet potato kendo ouso kitungu. Ouso kothe bende mopogore opogore omiyo mae en ohala no ma kiwango ne pod tin kendo en ohala no manyalo wacho ni en e okang' matin kendo anyalo wacho ni en ohala mang'ato nyalo konyorego odiechieng' ka odiechieng' ka odhiro godo maisha ne mbele.

Gigo matimore ka en ohalano mar uso kothe kata gigo machalo oganda, njugu kendo ma ohala ma igolo gi sana sana joma mine kendo en ohalano man gi nueng'o kendo en ohala maber hinya. Wanyalo neno ka minegi uso kothe mopogore opogore, gin kit oganda mopogoro opogore, njugu be gin go kit njugu mopogore opogore omiyo ohalani en ohala mithoro go gi joma mine kendo en ohala man gi nengo mang'eny ahinya.

Ma en chiemo mar michele kod dengu. Kaka iloso chiemoni en ni mokuongo ikuongo ikawo dengu to ichuako bang' seche moko mabed mayom. Bang' ka dengu osebedo mayom, to ichiele gi mo kod nyanya kod kitungu kasto ichako iweye matin kochuakore mondo mi omakre motegno kata ochwiny maber. Bang'e igole to ikete thenge to ikawo michele mari to ikuongo ipimo pi michele ka isepimo maber to ipimo michele ikuongo ichuako pi ichuako pi michele mabed maliet kosebedo maliet to imede mo ka ise mede mo gi chumbi to iweye owalo ka ose walo to imedo michele to ichuakomicheleno kuomo dakika madirom apar gabich bang'e micheleno ilime ka osechiek to inyalo gole iweye okwe kasto inyalo toke eka kaka koro waneno ka otoke kaendi mondo mi ichame.

Gima kelo mor ma aneno kae en wang' chieng' madhi ka podhono kendo ka ineno wang' chieng' ni to okelo mor e paro kendo ka ne in ng'ama nigi paro mang'eny e dhood chunyi to ka ibedo ka ineno wang' chieng'no to pachi nyalo dhi mos kendo koro gik machando chunyi koro wiyi nyalo wilgo kendo inyalo bedo mamor ka ineno wang' chieng' madhi podho no.

Gima biro e paro en ni ka aneno ka jamni kata diek mangeny oket kumoro achiel kendo ma chaloni en kuma itime nyisruok mag chiaye kata nyisruok mag gigo mipidho e dala kaka diek kod rombe. Omiyo ma aneno ka en nyisruok kata chenro no mar nyiso oganda kaka onego obedni ipidho diek kendo kaka onego obed ni ipidho chiaye mopogore opogore

Ma en tich mar pidho gwen kendo tich mar pidho gwen en tich man gi nengo ahinya ne en tich man gi yuto to tijni mondo mi itime mokuongo ni nyaka ibed gi kuma idhi kete gwengi kendo nyaka ibed gi ot moro matin ma gwen inyalo kete gwen kendo odni nyaka bed ni en ot ma ok chwer kendo ot man kuma otuo maber kendo ot ma gweno nyalo bede. Mar ariyo nyaka ibed ni in gi gik ma ipidho go kata chiemb gwen kasto bang'e imany gwen ma nyalo pidho inyalo chako gi gwen matindo. Kaka koro waneno e picha ni ng'ano chako gi gwen matindo to gwen gi nyaka koro ine ni omigi chanjono mowinjore kendo nyaka ineni ochiedhgi maber mondo mi tuoche kata gik madichandgi madimon gi bedo gi ngima maber ok yudgi. Mar adek en ni koro ot kuma gininde nyaka ine ni irito ler kendo otno obedo maler ka iyueye pile pile kendo ka iloko negi gigegi magichieme go iluoko maler kendo ineno ni irito a ler mar odno. Ma en pith maber kendo en ohala maber maka itime maber to gwen bedo maber kendo ibiro yudo yutono man gi nengo ahinya.

Gima timore ka en ni ma en puodho kendo puodhoni en puodho ma osepur kendo puodhoni oseik maber ma koro inyalo ket kodhi kendo kineno to ogoye gimiluongo ni oharo oharo makuma koro kodhi nyalo bede kendo en puodho makoro rito mana kodhi mondo mi kodhi onyal yudo nyak e puodhoni.

Tijni nikod nengo e aluora nimar tijni kokalo kuom tijni ,aah, wanyalo yudo nweng'o kendo wanyalo yudo omenda kendo wanyalo yudo kaka dwakonyre ekit ngima wa. Ka itiyo tijni in jalno matiyo tich mar rito jamni kata jalo man gi jamni ma opidho, inyalo kawo jamni kaka koro magi to ka giseromo to inyalo terogi e chiro mondo iyud omenda kendo nitie bende mago manyalo miyi chak madi iti godo kendo madi ibed ki imadho odiochieng ka odiocineg. Kendo tijnki en tijno manigi nengo kendo e ngima gi

Gima biro e paro en mano ni en jatend piny Kenya kendo en migosi moluor ker William Samoei Ruto kendo ma en picha mar keto ofis ka ofis moro amora mar sirkal. Kendo e picha mano manyiso ni mano ofis sirkal kendo en ofis ma nigi ratiro kendo mongeyo jatend piny Kenya kaka en William Ruto

gima timore ka en ni jaoith kata jalno mopidho gwen matoko tong' timo tich mar toko tong' ma gwen osetoko kendo koro osechoko gi ma buora ni ma koro onyalo timo kodgi gimoro amora modwaro, onyal dhi tero gi e chiro kata onyalo tedo gi, magi tong ma koro gin inyalo ted gi kata inyalo ter gi e chiro

Ee, Nitiere Jathieth achiel matinde pod anene e gweng' wa ka, aah, mano machoon ne ji ohero dhi ire kendo ne onyalo tiyo bende kaka nyamrerwa ong'eyo yedhe mag nyaluo mag'eny kendo yedhe ge ni chon ne ji thoro tiyogo. Aah tinde to ji mana achiel achiel emadhi ire kapok gi dhi gidwaro thieth e osiptal Kendo aneno kapod onyalo konyo gi komiyogi yedhe nyaluo, kendo yedhe nyaluogo nyalo, aah miyogi konyruok kendo moko kuomgi yudo konyruok mano mosiko, kendo moko ok tho dhiye e osiptal. But thothgi, thothgi to aneno ka dhi kawo yadh nyaluo kendo bang'e gichak gidhi e osiptal mondo omi giyud konyruok mano mosiko.

Ka anono tijni taneno ka en tich mar keyo kendo ma oduma kata bando, oseka e puodho koro mana gima odong' en mana ni koro ibetogi, kosebetgi to puodhono inyalo ik kata inyalo losi mondo ochak okome bando manyien, kasto mondo omi gichak ginyag. To kapok obetgi, taneno ka dhok koro nyalo kwayo kendo dhok nyalo chamo bandogo motuwo kendo nyalo kelo negi gimaber e kit ngimagi kendo ginyalo yudo chak maber ka gin dhoggo ma inyiedho kendo ginyalo yieng' kendo ginyalo bedo dhoggo maler kendo moyieng' ka gikwayo e puodhoni, kendo bang'e puodhoni inyalo losi mondo omi ochak okete oduma.

Tijni tinde ok timre e aluorawa nikech tinde jiin thoro mana puro oduma kata bando to pur mar bel to tinde odok piny ahinya e gwenge wa ma kaluo koni nikech oduma ema tinde jii ohero puro

Ka aneno gini taparo ni ma en kuma ochiel maber kendo en kuma dhano dhiye mondo mi one kit lee mipidho kata kit lee ma orit e kuma chal kama. Kuma chal kama en kuma okete lee mopogore opogore kendo ochiel negi mondo mii gidongi kendo mondo mii giyud thuolo mar bedo mangima kendo mar yudo ngimano makare ma dhano ok thor, ok ochwanyore kodgi kendo dhano ok onego gi. Ma en kuma okete lee mondo omi jogo ma jolimbe nyalo biro neno gi kendo nyalo biro chulo omenda moro matin mondo mi ginee lee ma opidh kuma chal kama

Ahero kidono mar avakado moro maralum, kendo en ok olokrega marateng',to oralum kendo otar tar. Gimomiyo ahere en nikech avakado maralumno en oonge ga gi pi kendo kochiek to odong' mana mokorore kendo mayom. Avakadoni nigi mor ahinya kendo ber ka ,kichame to okonyo del maber nikech modhigi del dwaro modhigi kendo modhigi miyo dendi pichni kendo dendi bedo mayom. Mano e gimomiyo ahero avakadono.

Gik makelo mor ma aneno ka en ni kitungu mopidh ka oket negi lai mar pi kendo kitungugi dhi dongo maber ka giyudo pi e kiwango ma gidwaro kendo gidhi kelo nyak maber ma ka japur oneno to japur bedo gi mor kendo obedo gi kwe e dhot chunye ni adieri gino ma okete lowo dhi timo maber.

Gini irito mondo omi kik kethre ka idoye kendo ka buya olwore to igolo buyago ,alwora mare kendo yo machielo minyalo ritego mondo omi kik okethre en ni ineno ni imiye kata igone yedhe mago mowinjore ma miyo kute moko manyalo kethe ok nyal chopo bute ,kendo ing'iyo ni gigo machalo kaka jamni ok nyal wuotho alworane kendo ok nyal nyone mature. Omiyo inyalo chiele maber mondo omi kik jamni donjie e puodho kuma entiere. Kendo ma kitimone to ni obiro dongo maber kendo obro nyak maber, kendo en gino ma koro brobedo gima wawacho ni odhi maber kendo ma japur nyalo morgo.

Weche man gi nengo ka en ni ma en ofis mar duond bura no mar Jubilee kendo ka en e log tich mar duond bura n kuma girome kendo kuma itaye weche gi duto tee ma otingo weche mag party kendo ma, ma, ma mamulo wechegi, mamulo wechegi mag party

Ahero tijni nimar tijni miyo weche mag wuoth e chuny boma bedo mayot kendo bedo mano ma maber emoloyo ma ok inya bedo gi ng'ikni moramora. A anyalo paro ndalo moko kane an gi jatuo moro ne da dhi e osiptal kendo nok onyal idho nyamburko ma kawaida ma jomoko idhe ndara. To a naluongo a jogo mariembo chenro mar mar uber ni kendo an nayudo ka en chenro maber kendo ne jatuo na obedo e gari kodhi e osiptal maonge gi ng'ikni moramora kata luoro moramora kendo nwachopo maber ma nayudo konyruok .Omiyo tijni en tich maber kendo en tich mano man ko kod mor ahinya.

Tuwo ma aparo ni thoro nego nyithindo e gwenge ma Homabay en tuwono mar maleria, ma nikech maleria ohero kwonde ma pige ma ok mol nitiere kendo kuma thidhna otimo, to thidhna opong'o gwengego ma Homabay kendo gwengego ma Homabay onge gi dongruok maber manyalo geng'o tuoche machalo kaka maleria nimar jogo manigi net e gwenge ma Homa bay bende tin. Omiyo tuwo ma thoro nego nyithindo e gwenge ma Homabay en mana tuwono mar maleria.

Kothe mipidho e kaonti ma Kisumo wan kod oduma mabende ong'ere kaka bando, kasto bang'e wan gi mchele ma ipidho e gwengego mag Kano kendo mcheleno ipidho e gwengego mag Kano maber ahinya kendo mchele timo maber e gwengego mana nikech thidhna kata irrigation matimore e gwengego mag Kano. Bang'e wan gi kodhino mar bel kendo belni to en kodhino mane en gino mane okwa jopiny mondo omi opidhi kendo ne ijiwo jopiny mondo omi otim pur mar bel mana nikech ko nokel kambino mar loso kong'o,e kaontino ma Kisumo. Koro kothe madongo mang'eyo mipidho e kaonti ma Kisumo en oduma, en mchele kod bel

Aparo kar romo maduong' e piny kenya ka manitie e chuny boma ma Narobi mong'ere kaka Kenyatta International Convention Centre. Kendo kar romoni ema nitiere ot mabor ahinya e chuny boma ma Narobi, kendo kar romoni bute kanyo machiegni wantiere gi doho maduong' e piny Kenya kaa. Kendo bang'e kar romoni bende machiegni wan gi pichano kata kidino mar ker mokwongo mar piny Kenya jaduong' Kenyatta. Kendo kar romoni ji thoro dhiye mondo omi ogoye picha kendo ji mondo ji dhi ka mondo ginene kaka kar romoni oger maber kendo oger mongirore. Ma en kar romo ma ,rombe mang'eny kata buche mang'eny weche mang'eny ja timore ka kendo en kama welo mang'eny mawuok e i piny Kenya ka kata mawuok oko jadhiyega mondo olosye wechegi kata mondo omi orom ka giloso achiel kata ariyo moko ma makogi kaka oganda.

E pachowa ka wan kabind jamni adek ma wapidho. Mokwongo wan gi dhiang' kendo wan gi dhiang' mano mar pur, kendo wan gi dhiang' mano ma inyiedho. Mar ariyo wan gi rombe. Rombe ma wan go gin rombe ma kawaida kendo mago rombe mana mipidho mar ring'o. Mar adek wan gi diek, kendo dieke be wan go ma kawaida mano ma ipidho apidha mag ring'o ma ka osebedo maduong' to wanyalo yang'o kata wanyalo tero e chiro. Ok wapidh moro ma inyiedho chakne cha.

Gini asenene mana e osiptal kadhi e pimo chal mara mar tuwono mar ayaki, kendo gini en gino manyiso kata ma pimo chal mar ng'ato ka ng'ato odhi pimore kodhi ng'eyo chal mare e weche mag tuoche mag ayaki to itiyo gi gini kendo gini emikete remo kasto remono ringo ka okalo lines ariyo kata kokiewo diriyo, tp mano tiende ni ng'ano nigi tuwo mar ayaki, to kokiewo dichiel to mano tiende ni ng'ano pok oyudo tuwo mar ayakino kata en ng'ano ma pod rembe pok obedo gi midhusi mar ayaki.

Tijni nikod nengo nimar omiyo nyathi madini kata gigo ma nyathi dwaro mondo omi obed gi ngima makare mondo omi ngimane obed ngima manigi dongruok ka weche duto dhi kare ,ka nyathi dhoth to oyudo madini kata gigo madwarore e ngimane kendo tuoche ok thor make kendo ngimane bedo gi dongruok mano ma owinjore.